Keibelekenya technology eneikunari enkisuma tenkop tanang'amata amu ketoponorai nkomputani tenkop naa ninche eitumiari aisuma koree sii nkae toki naiko enkisuma meibelekenyayu naa iyeunani naapashipaasha tooltung'anak ooogerisho te siai amu kayieu neiger iltunganak oota ng'eno toombaa naatipikutua tekuna peron.

Kore ntoki e kwe niyare piiata olchamba liturie ashuu asishore ele siai. Niyare sii piiata mbeegu supaat e kuloo mbiasini. Kore ntoki e muishoo ankaii naa piiata olaasak lele siai ogol.

Kore esiaai kitok laasi toonkopisin ashu too wuejitin naapashpasha naa mara iltunganak loaskake kompitani washu mashini napashpasha inapetididoyie iropiyiani oolaasak le siai .

Keidim sirkali atipikaa koodi nkitok te siai eipirita sinkirri. Neidim enye baye asho metaa kedoyo bei e sinkirr oshu keidim neleapu kulingana o maamusi e sirikali.

Keidim sirikali aishoo o ashuu emitiki e ltung'anak e lisence egira aiturunye lo kasi oo sinkirr. Yuoo nia baai neidim ninyee aaitanyamal ltung'ana lotaa yunaa pees lo siai.

Kaaitadamu imbaaa esitima teneimin alus noshi kata teneimin ositima tenkaraki etoken etulak naitadamu sii reto nawa Kenya power aitelek sitima aitumia technologia.

Kore ntokii ekwee naa pee etabaaya stimaa nenia koopi nemetii teknolojia. Amu kore etii stima na kelelek oleng pee itumiari komputani. Kore reeto aare poo obool sukuul naishhooyo enia kiteng'ena e teknolijia. Neishoo sii ltung'anak nkitabuuni onkulee ntokitin naaret ninchee pootum aibung'aa enia teknolojia.

Keeta sirkali empango nabolie station naaji dijital hubs te kila ward te Kenya msima. Neny'okita sii aitabaya ositima kila corner e Kenya.

Elaata e garii eimuu nkotei e simu. Kiretuu ena amu meminaa ropiani enonok nitalaa. Miitoki sii aloo aar ng'ataa aloo aiyaa ena rototo te ofisi iidiim ake ataasa te nkaji eno liloo stage aponoa garii tenebau eng'ata e safari.

Nia tipat itimo o ltung'ana loata nduat, imaniki neeta nduat e biashara ashuu nduat kulikai e maendeleo keishoo ninchee nia meetasa nayou teneipang'a peetum aitabai nduata anchee.

Kajira aitai silingini ana natii nkaadi e atm. Kaas ana amu ana nkoitei nanelelek naiteinye silingini natii bank. Maitoki awuen anyuu telaa maatiliki retoo oashu ntooki naas pee atum aitai silingini ainen.